Nyolu orutechi konyoindetab keleek konyil somok en kenyit asikobit kechikil keleekyuk ak keker kele miten en komie amun en atkan tugul komaran kokobarbarak keltet anan kokobalal komongen kokor koyoche ibacheken ak keker kele anan miten bacteria chekikonam keleek choton chekor koyoe kwamin keleek anan kobole keltet konondon anyun kotoreton yon korute kokaibata orowek somoku sikor anyorjikee tililindab kelekyuk ok bortanyun komugul.

Kiyoche kokakechanjan lakok asikobendi sukul ak koraa kinyolu kokailach maskit lakwet ii asikwendi sukul amun ii asikor koter omoyoshikee ak alak, koniton kokitoreti bik sikobit koter komot koyoshi ingo en ingo, koniton koraa kokiyoe lagok kor kotesendaa somanenywan amun yon kokonyorjigee tuguk chekiteren ii ko kikiyonjin kobaa sugul, akor kindo beek elemi mulangoitab sugul si ingobore chute lakwet sugul ii koun euit en sobunit sikobit kekirinda koraa, kokineu akichek konetik kokiyoche kotindo muskishek ii anan kiyoche kokakechanja sikor ingotuitos ak lakok ii komie icheket.

Kor ko en ngalekab konyoiset anan ko en ngalekab ripsetab kaliet ii kokor koyoe bik konai kotuyetabgee nebo sirkali, amun kor komaran tesentai ngalekab konyoiset kokor kelile en soet anan kibarasta sikemwaa kele kotesendaa nee icheket ii en kasarta nekokorutechi sipitali, anan nekokorutechi temishet, anan ko elekiyoen ngalekab agriculture kokor konitet koyae bik anan kenai en soet nekor konyorjingee chitugul kit nekotesetaa

Kinete bik komamke ak ngalekab temishet sikobit komin rurutik cheterter chekor kokiib kobakialda en indonyo anan kor kokinde siretab elekioldoen rurutik ii konyorjingee bik rabishek anan konyorjingee sirkali, amun miten imbarenikab sirkali chemine bandek asikobit kobakokonor en siroshek cheterter ii asikotoreten bik en betushek chon miten rubet koniton kokor kokotoret koraa boishetab rabishek chemaran kotokuboishen ii kiolen bandek en emotinuek cheter kokor kobitu keljin neo missing' amun kor komakial bandek.

En olietab risitishek ii kongebaa kou maran yon komoche chito kwo saparit kongeten maran Bomet bakai Nairobi, kokor komwoun chetilun ticketit kole kokwo barak olekesiktoito risit nebo kengeten Bomet bakai Nairobi amun maran kelenjin kotesak kongeten bogol sogol ii akoi eliput agenge ak bogol kokor kesire en risit chotet sikobit inai ile ata rabishek cheyoche iliban, kokor koboru kele kokowalak siretab risit nekor ii kokojin chito nekowendi sapari konai kole nyolunot koliban ata komainam saparinyin.

Tiengee kele ono yekokosen ole miten koimutiet, amun maran kan obore okot obirto simoit ii komokoson chito ne ongololjini anan komokose chiton nengololwon kokor oibjini chito nechobe simoit ii ak itio olenjin indobore obirto simoit anan kengalal ok chito en simoit komokoson , ngwany tos ono yemiten koimutiet? anan ii komaran yon komoche koraa oker tuguk en iscreenit ii komochome osipto kokor oibjini koraa ok olenjini ngwan tomi tabu amun indobore osipto tuguk en iscreenit komoistokee kotonon kityok kounotet kokor ii kokakonai inendet elemiten koimutiet.

En sukulishek oleo koboishen message koyokto logoiwek sikobit konyor sigik, amun maran kingochute kipsomaninik sukul ii keteben nambaishek sigik ii sikobit yon komi ngolyon nekokimoche keteben ii kokor koimuch kebirji simoit ii anan kesirji baruayan, koraa koimuch kiyokto lagok kelenjin obakaa asikobit obomwaite kit nemoche kotestaa en sukul, imuch kokomiten soutikab icheket choton chetore maran kilasitab taman ok oeng ii asikobit konyorjigee sikik reportishechotet konondet ko olekiletoito anan okekiborostoito logoiwek sukulishek oleo, anan koalak koimuch koboishen radio asikobit kobarasta kit nemaran komoche kotesendaa icheket.

Nyolu kinet bik anan oldoik ii anan ko olik olengololjindo bik asikobit kongololji bik en oret nenyolunot sikobit komoweche kut, amun ingowech kut chito komakai kotakoyan konyokwolji tugukchik, kit ake koraa konyolu kinet bik chemi ngweny akobo muswoknotetab kasari nekor komuche konyorunen okot keljin yon maran mi kit nekomoche konai ee soet kiororjin icheket asikonai kot missing', koraa kokor keteben kelenjin tos onyoru mukswoknotet ii amun en inganasok alak komaran tom koit ngalekab sitimet koyon momi sitimet ii komoe kou kot missing ' en bik asikorkochut mukswoknotet amun ake kolelen nen orib maat en simoit omobek koyon miten sitimet ii ko keljin en bik eleo kochute mukswoknotet.